Tijni en tich mar pidho alot. Ma alot ma osepidhi to ber mayudo e timo tijni, anyalo uso alot gi mondo alos go ohala mondo alos go mwandu. Be alot gi en chiemo. Be anyalo yudo ber mar pidho, mar pidho wedena gi alodni nikech en ga chiemo

Picha ni tang'o anyuola . Anyuola ka ntie wuon ntie min to ntie nyithindo ariyo. Koro ber anyuola en nyithindo, nyithindo kelo mor e anyuola to kelo mor e kind wuon gi min. To be anyuola ntie hera mang'eny to ntie ritruok maber kabisa ma nyalore mana e anyuola kende mok inya yudo kumoramora.

Mae e ogandawa watime ka jonywol mar chwo gi mar mon romo. Kagiseromo, giwuoyo e kuom mich mar kend. Ka gisewuoyo e mich kar kend ma giseyie, ka jonyuol mar mon ose yie ma waseyie ni gi dwar mich mar kend machal kamae koso marom kamae giwuoyo to giyie. Kagiseyie to jonyuol mar muoi dhi omo mich mar kend to gikelo e yudo e dala gi nyako ni. Nyako midhi nyuom ni. To kagisekelo to koro keny dhi dhi mbele makoro wadhibedo gi keny ma nyako ni gi wuoi ni madhi nyuomone ni gidhiye kanisa to jatend kanisa riwo gi e kanisa to koseriw gi e kanisa to kamano e kaka gisetieko wach keny e aluora wa.